Jikokoa keboishen makaa indoi makaa chumoyot nemiten barakiat tii akinemuu kion bo ngweny ichutuu akitorchi kartasit ngweny yoto nekee neketrochi kipiritit akinde orit yotet yekakonam mat makaa chuu komiten barakyat tii iweke iker yotet yebo ngweny yekoketorchine mmh kartasit nekaran itiorchi mat. Yenam mat makaa iker ak iteikochi kasarta kiten nii kotkonam makaa tukuli iwekte kwo koo.

chechu ko pandek akoo kimine kimine miten chekemine chebo orowek somok kii ako miten chebo nusu mwaka mmh ko olekimindo ipole. Kityok keringet tii inde pandek kii inde mbolea akituch imuch koraa itetes marakwek alan ko kii agetukul ne nekemoche iteste lakini ko sana sana ko testo bik maragwek amun koityin kosindangee en iin en koindo komoteren asista iko motkoityi asista iko yekeimin nii kesemberi kokokopek nekit wikishek oengu anan ko somok kesemberi netai, nebo oengi ko kokokobek orowek somoku ak nusu en pandek chebo orowek in six. Yekakesemberi kimokomoi boishet agetukul imuch koraa inee ipit tii nekotesemberi komuche ipit, yekakonam koo kosiach aah pandiat.